Sometab chepkondok kou Tala, ko karan mising ago mau chekibo keny amun sometab rapisiek chekibikeny ko kimagat en chito nebokosome rapisiek kwo agoi ketesiosiek che besendoi rapisiek. Ko besendo nebo Tala ko kararan amun nyorchinge chito eng simet ak somom rapisiek che makyinge, yeitya koyakta en simenyin. Makou chekibo tai chekikibendi agoi ketesiosiek che kibesendoe asigopit ingomeluban en ketesiosiek choton konyokoibe tugukuk chemiten eng kaa.

Biik en kokwenyun kosome rabishek en simoit cheuu Zenka, amune skosome biik niton ko amun kararan amun ityin ingonyor rabishek tuten koliban yon kobesen mouu chebo ketesoshek chebesendo rabishek cheyoche biik rabishek ngishat chemaimuch koliban, somee biik rabishek chebo Zenka chebo besendo amun nyorching'e icheket en simoishekwak ak koimuch koyakta en sait nekonyor ak ko motebe rabishek chechang chekiyoktoen.

Chang kamanutik che ibu alisietab tuguk en tugosiek che eechen kosir en indonyo. Noton agenge en choto ko alisietab tuguk en tugusiek che eechen ko inyoru tuguk eng beit ne miten ngweny mau chebo indonyoisiek ago kora inyoru tuguk che kororon chematen en indonyo. Alisietab tuguk en tugosiek che eechen kora ko anial tuguk che chang kobosun beit ak kotesun kora tuguk alak. Alisietab tuguk kora eng tugosiek che eechen yon keal tuguk che chang koimuch koibun tuguchoton agoi kaa.

Yon ichobe tuguk che kakileten eunek, komiten tuguk che kemokyinge ak kotienge kele nechoto chekelete iboisien eunek. Ngot kokelete tuguk cheu chekilokyin katit, kemokyinge tuguk che kiguren sonoek ak konyalunot kora komiten usit neketorchin sonoe choto. Yeitya kora komagat en biik chechobe koger kole kairokyi usitnoton ago kabilet ne chobe sonoechuton ko kabilet nebo maasaek. Tuguk alak chekimokyinge yon kichobe tuguk che kileten eunek, ko kou yonkichobe kisyet kemokyinge tabararik asigopit kechoben kisyet ago biik che chobe kisyet ko kabilet nebo kipsigisiek anan ko kabilet nebo nandiek anan ko kabilet age tugul en biik chobo kalenjin.

Olon kaluban kastomayat chepkondok chengeting agomoche kwal karit Isuzu, ago tomokoit karisiek Isuzu, kimagat en inendet kosir baruet kosirchi kampunit nebo karisiek asigopit kewekyi chepkondokyik amun tuten ago maityin kwal karit nemakyinge inendet. Ko kit nemagat en kastomayat ko kewekyi rapisiekyik asigopit konyit sikomuch anyun kwal karit yon kakoit karisiek amun imuch kobetyo rapisiechoto eneunekab kampunit nekigoigochi kotomo koit karisiek.

Boisiet neteseta en you konebo minset nebo bandek. En ireyu komiten bandek che koipista chetakomengech kot mising. Ibaru kole bandechu ko kakimin en elemiten asista ago konyor ropta nemagat asigopit kopista. Minset nebo bandek, ko magat keger kele kagimin en kasarta nemiten ropta ak konyor kora asista ne yome asigopit korut ak konyor kimnatet ak konyor kora sogek chechang ak korut ko bandiat ne kim.

Kit ne achome en koroi ko mauwek che siche koroi. Kororon mauwechu amun imuch ialde ak inyorune keljin ak iyaen kit nebo kamanut rapisiek che kenyorunen eng mungaret. Bo kamanut kora mauwechu amun imuch inde olobo bii asikopit kokataranit ago kararan kora amun konu kokararanit olabo sang eng kaa.

Kasarta ne kararan en ketetab melit en Kenya ko kasarta nomao koristo anan kasarta kora nemao ropts. Kasarta nebo koristo koyae melit kolungulge ago magat anyun keger kele kakicheng kasarta nemao koristo nemailunguli melit. Sigopit anyun kenyor melit ko magat en chito koluban rapisiek cheite silingisiek elibu aeng asigopit koget melit en sait agenge.

Biik che solomok kou che mogertoi anan che mokostoi koimuch koboishen muswongnotet ab kasari asikpit konyor boishonik ab serikali makat anyun en serikali kolee koigochi bichu moshinishek che uu cheki ger somonen ngalek cheki guren brailli ii asikopit konyor boishonik chebo serkali en muswongnotet ab kasari, ko bik koraa che mokostoi ko imuch ketoret kigochi moshinishek che kindo itik asi kotoret icheget kogastaen akopit kimut ichegen koraa kobaa sukulishek chebo biik che tindo koimutik cheuu choton chebo konyek ii anan ko chebo itik yeityo koger koraa serkali kole koteret bichu en tugug che mogyigee icheget che uu simoishek sikopit konyor boishonik chebo muswongnotet ab kasari en serkali

Terter alyetab sementi mobuget agenge inguni kosupgei ak kampunishek che terter. Mobuget agenge nepo sementi en kampunit nepo Simba Cement ko silingishek pokol sisit en komasta ne ami. Ako tiengei kora sementi koret ne miten chi. Kararan sementi chepon Simba amu ngeteksen ko uitu ako ma iteri kot yan kakipaishe sementi nepo Simba. Kararan kora sementi ini amu itchin chi tugul en alyetnyi nemiten ng'weny.

Asikopit kotil chito kibandet en Kenya komii tuguk che mokotin ko tindo ako miten oratinwek che mokotin kosip asikopit kotil kibandet makat en chi en Kenya ko kigoit kenyisiek taman ak sisit ako nyoluu ko meng'indet nebo Kenya ako kit age nemakat en chito yon bo kotile kibandet ko koger kole tindo photocopisiek chebo kibandik chebo sigikyik tuan chebo kwandanyin ak kamenyin ak kit agee koraa nenyoluu ko nyoluu kotindo certibiget nebo siget akoib anyun tugu choton kobaa ketesiet nebo kichoben anan nekitilen kibandok. Ole kakoit anyun chi choton ketesiet nekitilen kibandok ii ko makat ko kebir picha nebo passport asikopit kinde kibandet ako makat keib siyokyik ii asikopit keib kechoben kibandok makat anyun koraa kotindo chito formit nebo kirwogindet ne tindo stampit ne konde kirwogindet ii asi kenai kelee inendet ko meng'indet nebo Kenya.

Kararan kwong'setab amun tuguk che kichobe cheuu amitwokik ko kararan nge chobunen ko lemoityin tuguk chechang cheuu ngokik ab timin kararan koraa kwong'setab ko amun tuguk che tililen amo itiyin murindo kouu che kichobe en ele labaa anan tirita. Kwong'setab koraa koraran amun tor ko kaunyak ole kechoben tuguk amo noe chi kolee kechobe nee en ko kosir tuguk che kokichob en ole lapai anan en bii

Amitwogik che kikachin lakwet asikigoi kinanatet eng betut komugul kotienge kele bo arawek chetian anan bo kenyisiek chetian lakwet. En lakwet nekata kesiche agoi arawek lo. Komagat en lakwa nono kochuchun chegab kina sigipoit konyor kimnatet. Ko en lakwet nekakosir arawek lo ak keba tai, ko magat kegochi amitwogik che igochin kimnatet cheu rongorik chekakinde sukaruk asigopit kogachi kimnatet lakwet.

Kit neyoe kwanyinyit ingobendat biik che chang kosir kowendot chito agenge, kobiik che chang ko ingen kole miten en chametabke en komoswek che matamiten komie ngalekab kalyet. Kit age kora ne kararan ingobendat biik che chang kocherege ichegen en ichegen eng ngakek cheu chebo bandabtai nebo emet, yaetab boisionik ak olekilangundoge en ngalek chetoreti icheget koba bandab tai eng sobet nebo atkai tugul ko ingowendot chito agenge ko tindoi kaiyeisiet eng komoswek chematamiten kalyet amun iyechin sobenywan en sait agetugul. Ago ingowendot kora chi inegen kobwochin kabwatutik chebo tuguk chemokororon cheu chebo boisiet anan kobarge chito.

Biik en kokwenyun chekisom chepkondok chebo lubanet anan chepkondok chekibesendoi, koyoe chirchir koger kole kaluban rapisie choton en ortinwek che chang kot mising. En eleamiten komiten biik che yoe mungaret ak kolubani rapisiekwak kotuten. Komiten kora biik cheyoe temisiet ak ye kakonyor rurutikwak ko alda ak rapisiek che kanyor kolubanen chepkondochoto kigasom. En komoswek alak chemiten rurutik cheu piasinik ko ingwalda rurutichoton kolubandoen chepkondo choton kigasom kotuten.

Kit ne yoe biik kochanga eng komoswek chekilangen karisiek en saisiek che karikta langat kochang kot mising amun biik oleoo komiten boisionik en saisiek chebo bet ko en saisiek chebo ngoitote langat kobendi anyun biichoto kowekoteke korikwak en boisionikwak ko kakokerat boisionik. Biik cheu chutun ko biik cheu konetik anan mwalimuek. En subui kobendi kasit, en langat kowekse kaa. Biik alak che miten en mungarosiek en tugosiek che eechen kobendi kasisiekywak chebo mungaret en saisiek chebo bet ago ngoite saisiek chebo langat, konam kowegat ke icheget koba ketesiosiek chekilongen karisiek asigobit kocheng karisiek che wektaenge icheget koba kaa. Kit age neyoe biik kochanga en ketesiosiek che kilongen karisiek ko en saisiek chebobet, yon moyomatin karisiek, koyae kochanga biik en saisiek chebo langat kokonye karisiek alak.

Kit netoe sikoik siling konom abacato en soko ko amun chang tuguk che yochin temindet abacato asikopit koibuu konyo soko ana asikopit koit time korur, kit ne oo neyoe temindet ko nebo semberet asikopit koraa kepit yeityo komagat en temindet kolee koib abacato kot koit soko, noton amune ngoitu abacato soko komii benyin barak kot missing ako mata chang abacato en soko ko noton amune si koyoe kwo barak. Nto yan chang abacato en soko koto miten kweny beinyin kobaten any matachang abacato ko noton neyoe kwo barak

Ang'oit kasarta nemoche customayat kewekyi tukuk amatinye risit komakat kinet inendet kelenchi asikobit kewek tukuk chekokioldechi komakat kokoito risit asikobit kikochi tukuchotonnemonon komokikochin komotindo risit amun risit koneboru kolee kanee ak nee chekokaal customayandanoton ak ko nyolunot anyun yon ko kioldechin customayat tukuk koib tukuchon ak koker kolee choton tukuk chekokabakwal ak ko makaat koker kolee mawekta tukuchoton kobaa elee koolen

En Kenya, ngotuiya biik chekikoek keny kotuitos koraritos amun amenge emoo nebo kasarta ne kikoek keny kotuitos. Karan nito amun toreti konai ak kokon ngebiik en kasarwek chekimakomiten tugul. Kararan kora niton amun toreti kocherge biichoton eng kasarwek che kikobetyin ak konai chitugul oletetoitoi ta agetugul en boisienyin chebo somanet. Boisionik chebo bandaab tai ak oleu sobeten komswek cheterter en olemi agetugul. Kararan kora niton asigopit kigonnge ak kenai olesopto chitugul. Asigopit angomiten chi netagumiten ngweny en sobet koimuch kotaret alak amun bo kamanut ingogonnge ichegen en ichegen. Noton amunee asigopit inyoru biik che kigoigeny kotuitos, koraritos koamenge emoo.

Chang tuguk che yoe kipsomaninikab sugulisiek chebo barak kotet banwekab oret ago chang tuguk cheibu kabarunet neuni. Kit neyoe kipsomaninikab barak koyai banwek chebo oret, kit netai ko ngalek chebo rapisiek chebo che libani icheget. En kasarta negoi kenyoru look chebendi oret kolubani rapisiek chemiten barak kot mising. Noton anyun neyoe look chebo sugulisiekab barak koba banwekab oret. Kit age kora koimuch ko ngalek chebo lubanet nebo korik inyoru komiten barak kot mising. Noton amune neyoe lagokab sugulisiekab barak koyai banwek chebo oret. Kit age kora koimuch komiten tugun che imuch komiten tugun che tomkeyochi icheget sergali, noton anyun ne yoe look chebo sugulisiekab barak koyai banwekab oret. Kit age neyoe kipsomaninik koyai banwekab oret ko olan magikosyi icheget rirekwak sugulisiek che miten icheget.

En kasartab ureriet ko miten tuguk cheyoe lagok koboiboitun. En kasaruek che chang kenoen boiboiyet nebo lagok oleboiboenjindo icheget kabelisiet nebo agenge en ichek. Kou en yonmiten ureriet nebo imbiret nebo keldo, kegere kele koboiboegitun lagok eng kasarta ne kakiwir imbiret kinde gol anan ko en kasarta nebo ngwaek olon kaindo lakwet agenge en lagok che karue tugul koibaru lagok boiboiyenywan en kabelisiet nebo agenge en ichek. Noton anyun ko, kabarunet kele koboiboenji ureriet ne tesenda icheget.

En taonisiek che echen komiten tuguk che mangu koyae biik asigopit kotesendai en sobenywan anan kotaret kolangunenge sobenyan nebo atkai tugul. Agenge en boisioni chuton ko boisiet neu nebo mungaret. Miten biik che tesenda mungarosiek cheterter cheu mungarosiek chebo amitwogik. Miten biik chetesendai mungarosiek chebo ingoroik ak komiten kora biik chetesenda mungarisiek chebo tuguk chemakyome anan ko tuguk chemakilochi. Che choton ko tuguk cheu kibatinik anan ko tuguk cheu che kiteksen. Ko biik alak kora komiten biik cheyoe kasit nebo tililindo. Kinyoru biik che kwoote saratik che miten en taonisiek che eechen anan ko biik cheyoe kasit nebo kaunset ne kiune anan kemwete ole kamurit en taonisiek. Boisionik alak che yoe biik en taonisiek che eechen ko ripset nebo kalyet. Miten biik che ribe kalyet en kampunisiek.

En kosorwek chechang en biik chekikoikeny kotuitos akoik en baati kotuyo kopire pichait asikobit koik Pichait kobwotutiet neibwoten kolee kokoruryo en kosorwek chemiten en taai ak ko kararan kora pichait asikobit kibwoten olekiriyobu chito ak oleiwendi, karoron kora pichainik amun totun keboishen en kosorwek chemiten taai inoee ilee kichoronokuk ko king'o ak ng'o.

En ireyu ko miten biik cheiboru kelee okoitoi toretet neboo kokoitoet neboo kerichek koityi biik en komoswek chemiten ngweny sobeet, en ireyu koboru kelee biik cheikoitoi Kerichek ko biik chebo kibakeng'eit neboo kiplelachek cheikochin toretet biik chetuen, iboruu kelee bichu kotesentai konyoiset anan kokoitoet neboo kerichek koityi biik chemiten ngweny soboshekwak en komoswek cheyomnyotin anan komoswek che uui konyor robta anan komoswek chekikitaban en boishonik chebo komonut chebo emet cheuu chebo konyoiset anan ko somanet.

Yon katuiya barnotik en kasarwekche chang kongalali werit ak chepto ngamun ii miten tuguk che kose tanai agetugul en ichek agobo ingo. Kose werit tanai kole miten ak ngo chepto, ko kase tanai agine chepto kole miten ak ngo werit eng ngalek chebo chobo chomiot. Ak ngalek alak che imuch kongalolen werit ak chepto ko ngalek cheu chebo somanet. Kose tanai agetugul kole kikoit ano ingo en somanet ak konai kora kole choronokab chepto anan werit kongo ak ngo ak koyae boisionit cheu ne. Notok anyun ngotuiya barnotik komuchuch kora kongalalen boisionik chebo bandab tai ak oletestoitoi ta emet.

Boishet neteseta en ireyu ko nebo konetishet nekineten look chetesentai somanet nebo koik takitariek, iboru kele lokochu boo konetishet anan chetesetai kosomoni konyoru icheket konetishet elekiborchin icheket elenyolu kotesentai icheket boishenywan nebo takitariek, en ireyu komiten kondoindenywan anan mwalimu nenywan neiborchin icheket elenyolu koyaita boishet olekere akichek lokochu kinete olenyolu keyoito icheket boishoninywan ko takitariek asikobit koyochi kasit anan asikobit konya biik chetindo mionwek cheterter.

Miten oratinwek cherupe biik chekonu chepkondok si koyaen ripset. Olan kawa chi kobesen rapisiek en ketesiosiek che pesendo chepkondok komiten ortinwek che konu bichoton che andakelu kometo chi amaluban. Komiten ole nyakisuptoi asikopit kewekunen rapisiek che kikotemenen koluban. Imuch en chito ne kabokobesen rapisiek ko magat kogoito kiy ne ndakelu komaliban. Komuch konyakeip tuguchoton asigopit kigeren rapisiek che katakolinda asigopit koges lubanet nebo tuguchoton. Oret age ne imuch koyaen ripset biik che igoitoi chepkondok ko koyok biik konyokobwatyinot biik kolenji kokoyam koyai icheget lubanet nebo chepkondok che kikakigoi icheget.

Boisiet nebo aldaisiet anan kogoitoet nebo kerichek eng kokwenyu koyae biik che tindoi komnatet netinyeke ak oleu ngalek chebo kerichek che choton ko takitariek anan biik chekisomonji agobo ngalek chebo kerichek. Magat en chito nekoitoi keriche che ko kikonyor lesienit nebo chomchinet asigopit kotesenda boisiet nebo aldoisiet nebo kerichek anan kotesendai kasit nebo konyoiset konya biik. Chito nemiten en suputalisie chuto anan ketesosiek chekioldo kerichek ko icheget che igochin biik ole nyalu keboisioitoen kerichek ak olenyalu keyoitoi boisionito nebo kasit nebo kokoitoet nebo kerichek.

Miten tuguk che yoe biik kotet lainisiek en tuiyosiek, mising ko tuiyosiek chon mi tuguk che kigoito ago biik che kigochin kochang kot mising. Ko noton amune koyae biik kelenji kotet lainisiek asigopit konyor chi tugul kit ne kigoito en tuiyosiechoto agor konyor che agetugul ne kayamak ago magor ingwendi chi komanyor. Kit age neyoe biik kotet lainisiek eng tuiyosiek ko asigopit keyai kit nebo imanda ago kit nenyalunot.

Kararan baishoni Kobo lagok che skoutiek amun lagok Chu ketesentai icheket Baishonik cheterter chekororon en sugulishek chwak Kou icheket chenyolu koker Kole kaide Barak benderet en kila jumatatu akasit ab mut en sukul konyalu Koger Kole kaide Barak benderet akomiten koraa Baishonik chetesetai scoutiek en sugulishek chwak AK en kokwet nenekityin AK sukul ,baishonik chetesetai scoutiek ko cheu chebo Koger Kole kaitililit koret komamiten murindo Chemiten en sukul ak Chemiten en kokwatinwek chenekityin AK sukul Gere kora scoutiek Kole kakimin ketik en sukul anan ko tuguk alektugul chemakingei sukul

Boisiet netesetai en iyeu ko nebo kanetetab chepyosok agobo tetutiet nebo ripset nebo familia nekiguren family planning. Boisioni ko kararan kot mising ago nyalu kinet biik asigopit konai komanitietab familia chemengechen cheimuche korip biik bokosich lagok che imuche korip. Kitesenda boisioni eng kamatik chontokosiche lagok chemite kenyisiekwak artam ak mut ak kebwa ngweny. Kararan boisioni amun ineti familia che chang kot mising olenyalu kotepto ak koger kole kasich lagok che imuche kityo korip ak koger kole kanyor tuguk che makyinge lagochotokwak sigopit komaseretio.